Haha mbica-inĩ ĩno nĩ haroneka nĩ mũirĩtu ũrũgamĩte ho. Na mbica ĩno nĩ kĩhũba kĩnene kĩrĩa gĩthondeketwo kuumana na mahuti ona kana mabebe marĩa matuagwo mbembe-inĩ, ona kana thara, ona kana irio ingĩ ciothe cia ng'ombe. Irĩa cithĩĩtwo na macini ĩrĩa ĩthĩaga. Na ciarĩkio gũthĩo na gũtinangio cigatuĩka tũnini, nĩ cituĩkĩte cia kũmbirĩrwo kĩhũba kĩnene haha ũguo cironeka, nĩgetha cithiĩ cikaigwo store. Kaingĩ na kaingĩ mabebe maya maambaga gũthĩo na marĩkia gũthĩo nĩ macokaga makenjerwo irima, makaarĩrwo mũnyore wega ona marĩkia ũguo magaitĩrĩrwo ho. Marĩkia gũitĩrĩrwo nĩ maitagĩrĩrio kĩndũ gĩtagwo molasses ona makamondwo wega na macini ona kana roller. Marĩkia kũmondwo wega magatigĩrĩra atĩ hatirĩ rĩera gatagatĩ wa mo. Nĩ macokaga makahumbĩrwo na tĩĩri igũrũ, magacoka magekĩrwo mũnyore, magacoka makahumbĩrwo na tĩĩri igũrũ na marĩkia gwĩkwo ũguo magakunĩkwo wega. Mahuti macio mekwo ũguo <inaudible> metagwo silage no maigwo rĩu kwa ihinda ta rĩa mĩeri ĩtandatũ mategũthũka, kuona nĩ maharĩrĩirio wega. Na rĩrĩa ng'aragu yakinya kana rĩrĩa gũtarĩ na irio, hau nĩho ũrĩthiaga ũgatahĩria ng'ombe ciaku tũmahuti tũnini twa silage. Ũgathiĩ ũgatukania na irĩa ingĩ ta Oats ona kana Dairy Meal na ũkahe ng'ombe ciaku cia iria. Wona weka ũguo nĩ ũtuĩkaga wa kuona ũmithio mũnene mũno. Kuona ng'ombe rĩrĩa cirarĩa silage nĩ ikoragwo na ũhoti wa kũruta iria rĩngĩ mũno makĩria. Kuona nĩ ikoragwo <inaudible> ng'ombe harĩ kũruta iria na ũkona baita nene.

Ũndũ ũyũ nĩ ũroneka nĩ ũrĩithia wa ng'ondu kana thenge. Ũrĩmi ũyũ kana ũrĩithia ũyũ, kaingĩ na kaingĩ ndũkoragwo wĩ mũritũ kuona ndĩbataraga maũndũ maingĩ ta ng'ombe rĩrĩa ĩrarĩithio. Thenge kana mbũri yo ĩbataraga tu o ũmĩakĩre handũ harĩa ĩrĩikaraga handũ he igũrũ, nĩgetha ona yakoma kana yathuguma mathugumo macio magaitĩka thĩ, na harĩa ĩrakoma hatigakorwo he haigũ. Warĩkia ũguo ĩbataraga tu o ũmĩakĩre kiugũ, o uirige tu kiugũ kĩayo kũrĩa ĩrĩtindaga mũthenya cina thenge irĩa ingĩ kana mbũri irĩa ingĩ, nĩgetha ikarĩaga. Mbũri ndĩbataraga maũndũ maingĩ ndĩbataraga gũtinda ĩgĩtwĩrwo mahuti, kuona atĩ yo nĩ yũĩ kwĩmathĩra ndĩhana ng'ombe. Yo ona kũndũ gũtarĩ na nyeki nyingĩ nĩ ĩtuĩkaga ya kũũrũra na kũhara na ĩgatuĩka ya kuona kĩndũ gĩa kũrĩa. O ho thenge ici kana mbũrĩ ici, citikoragwo na mathĩna maingĩ ma mĩrimũ koguo nĩ ciĩtiragia nginya kũndũ kwĩna riũa inene ona kana kũndũ kwĩna mbura nene. Na cigatuĩka cia gũteithia mũrĩmi kuona atĩ, harĩ mwaka ũmwe no ĩgũciarĩre. Ta ĩno ĩroneka haha nĩĩroneka ĩciarĩte tũri twa mahatha tũtatũ, kuona atĩ mwaka ũcio ũmwe ũkiuga nĩ ũthire, mũrĩmi ũcio nĩ egũkorwo na mahiũ mangĩ manene, tondũ kwahota tũrĩ tũtũ tũgakorwo twĩ tũnene. Ũrĩmi wa thenge ndũkoragwo wĩ mũritũ noguo ndataarĩrĩa na koguo kila mũndũ no ahote kũmĩiga. Mũndũ wĩna mũgũnda ũtarĩ kĩndũ areka, no ahote kũũgayania na kũũiriga. Acoke agũre thenge ici na acikie kuo na ituĩke cia gũciarana mũno makĩria ona imũhe maciaro. Kuona mũico wa mwaka ũgĩkinya nĩ egũkorwo agĩciendia cithiĩ cigathĩnjwo nyama, ona kana ingĩ irĩa cia iria agaciendia nĩ ũndũ wa iria, ona kana irĩa cia maguoya ciendio maguoya macio menjwo na...

Thĩinĩ wa mbica ĩno, ĩroneka kairĩtu karĩa kahũrĩtwo mbica gakenete mũno, karĩkĩtie kanyitĩte gacau ona gakanyita gĩbini. Kaingĩ na kaingfĩ ng'ombe nyingĩ cia ndume ona ciarĩkia gũciarwo na ciarĩkia kũnenaneneha mũrĩmi nĩ onaga nĩ wega amĩtũre iniũrũ rĩayo ona amĩkĩre gĩbini. Kaingĩ na kaingĩ nĩ gĩteithagĩrĩria kuona atĩ ndume nyingĩ nĩ ikoreagwo na ũndũ ũcio wa gũtitimũra andũ ona kana kwenda kũmahũra. No rĩrĩa yekĩrwo gĩbini nĩ ĩtuĩkaga ya kũhorera kuona atĩ wamĩgucia iniũrũ rĩayo ũgĩtũmĩra mũkwa ũrĩa wohereirwo gĩbini-inĩ ndĩngĩ tuĩka ya kũruta bunjo na ndĩkĩtuĩka ya kũhũra mũndũ. Ũndũ ũcio nĩ ũteithagĩrĩria mũno ona kũgitĩra mũrĩmi ona kũgitĩra mahiũ marĩa mangĩ ona kana kũgitĩra anbdũ arĩa marahĩtũkĩra hau kũona atĩ ona nĩ ĩteithagĩrĩria gũtigakorwo na hathara nene tondũ nĩ ũhotaga kũmĩrora wega ona ũgatigĩrĩra nĩ ĩreka kana nĩ ĩraikara ũrĩa ũrenda. Ũndũ ũcio nĩ ũteithagĩrĩria mũno mũrĩmi kuona kaingĩ na kaingĩ ndume nyoingĩ nĩ irehaga hathara kuona no ithece ng'ombe iria ingĩ kana ĩmĩtitimũre ĩmĩgũthe ũru, ona kuona atĩ kana no ĩgũthe ye mwene ĩtũme wa gũtuĩka omĩre ona mwĩrĩ wake kuona thĩna. No rĩrĩa warĩkia kũmĩkĩra gĩbini gĩaku ng'ombe ĩyo nĩ ĩkoragwo ĩhoreire ona ĩna thayũ mũingĩ onawe ũgakorwo wĩna thayũ wa ngoro kuoina atĩ ndĩrĩkũgiaga rĩrĩa ũramĩtangĩkĩra ũkĩmĩhe mahuti ona kana ũgĩthiĩ kũmĩoha oana kana ũgĩthiĩ kũmĩhe ndawa. Koguo nĩ ĩrĩkoragwo íĩtagũkũgia mahinda-inĩ macio mothe ũndũ ũcio ũgakorwo wĩ mwega mũno kuona atĩ ndungĩkorwo na hathara o yothe, ona ndũngĩtigĩra kũmĩrora toindũ nĩ ũramenya atĩ wĩ mũgitĩre na gũtirĩ ũru ona ũmwe ũgũgũkora rĩrĩa ũramĩrora kana rĩrĩa ũramĩrĩithia.

Ũndũ ũyũ ũroneka thĩiniĩ wa mbica ĩno nĩ mũrĩmi ũrĩa ũharĩrĩirie kũhanda tũnyeni twake, kana matunda make, na arenda kũhandĩra thĩiniĩ wa mũnyore ona kana tũkũnia. Kaingĩ na kaingĩ ũndũ ũyũ ũteithagĩrĩria harĩ kũhandĩra matunda, rĩrĩa ũrenda kũmamerithia, ona kana kũrĩ andũ arĩa matakoragwo na mĩgũnda, arĩa maikaraga thĩiniĩ wa taũni. Kuona atĩ matirĩ handũ mangĩthiĩ macimbe atĩ nĩgetha matuĩke akũhanda nyeni ciao ona akana tũmahũa twao, makoragwo magĩetha tũkũnia na magatuĩka akũhandĩra ho. Matunda macio o ũndũ ũmwe kana nyeni kana mahũa nĩ cimateithagĩrĩria mũno, kuona ũũ atĩ kĩrĩa mabataranagia okorwo nĩ nyeni ndũngĩtinda ũgĩthiĩ kũgũra thoko, kuona atĩ nĩ ũrĩtuaga thikũ ta igĩrĩ ona kana thikũ cigana ũna hau kamũgũnda-inĩ kau gaku ũthondekete. Ona kuona atĩ ndũrĩ na mũgũnda na ndũrĩ na handũ ha kũrĩma, no ũkoragwo bado ũgĩteitrhĩrĩria kuona atĩ hau ũhandĩte okorwo nĩ gĩtũngũrũ nĩ gĩtuĩkaga gĩa gũgũteithia kuona ndũtindaga ũgĩthiĩ kũgũra nakũu barabara ona kana thoko-inĩ. Ũndũ ũcio nĩ wagũcĩbĩra mbeca ciaku iria ũrĩtũmagĩra gwĩka ũndũ ũngĩ. Ũndũ ũcio nĩ ũteithagĩrĩria mũno na no njuge andũ acio maikaraga mataũni-inĩ metĩkĩre kũhĩmbĩria ũndũ ũcio onakorwo no tũkonia twĩrĩ kana tũtatũ, ũkahandaga gatũngũrũ gaku ona kana tũnyeni twaku, na nĩ tũrĩgũteithagĩriria mũno kwanja rĩrĩa ũtarĩ mbeca, na ũgatuĩka wa kuona kĩndũ gĩa kũrĩa ona kana kĩndũ gĩa kũrugĩra bamĩrĩ yaku.

Ũndũ ũrĩa ũroneka thĩiniĩ wa mbica ĩno nĩ mũrĩmi wa njũkĩ ũrĩa ũgethaga ũkĩ kũmana na kũrĩ njũkĩ ici . ũndũ ũyũ rũrĩrĩ-inĩ rwĩtũ nĩwonekaga kũndũ kũmwe kũrĩa gũkuhirĩirie mĩtitũ-inĩ na andũ arĩa makoretwo makĩhota gũĩthondekera mĩatũ yao na kũrera njũkĩ. Andũ aingĩ kwanja hau ũguo kabere nĩmatũĩkaga a kũoya rũtungu na makarĩkia kũrũconga wega thĩiniĩ makaũmanĩria mwena ũyũ na ũyũ ũngi, marĩkĩa gũĩka ũgũo nĩmahumbĩraga mwena ũmwe na kĩndũ ta ibati na mwena ũyũ ũngĩ makahumbĩra wega na magatigia karima, kuma hau nĩmacokaga magathiĩ magetha mana kana magũa marĩa mokaga magekĩra haũ thĩiniĩ, ona nĩgwatũĩkaga atĩ no mathiaga magacina manyoya ma mbũri ona kana maũndũ mangĩ meragwo ma kũgucĩrĩria njũkĩ nĩgetha ciũke, wona arĩkia kũiga mĩatũ yake na ekĩre indo icio, njũkĩ nĩcĩatũĩkaga cia gũka cikaingĩra hau thĩiniĩ na cikambĩrĩria gũikaraga ho. Kwa mahinda kwa mahinda, kwa ihinda rĩa mĩeri ĩigana ona njũkĩ icio nĩciathiaga na mbere na gũthondeka ũkĩ o gũthondeka ũkĩ o gũthondeka ũkĩ, kuma hau wona njũkĩ icio nĩithondekete ũkĩ wa kũigana, mũrĩmi ũcio nĩathiaga na agetha kĩndũ gĩtagwo ndogo mũki ĩrĩa okaga akagwatia ĩkaruta ndogo, ũndũ ũcio awĩkaga matha-inĩ ma ũtukũ rĩrĩa njũkĩ ĩhorerete, tondũ gũtuĩkaga mathaa-inĩ ma ũtukũ ndĩngĩkũratha, wona yarĩkĩa kũruta ndogo agacihuhĩrĩria na citingĩkĩmũratha, na akagetha ũkĩ wake wega, na arĩkia ũguo akaũhiha na agatũĩka wa kũwendia.

Rĩrĩa ũgũkomba mbeca, kumana na kũrĩ andũ ona kana kumana na kambuni irĩa cikombithagia mbeca, arĩ cio ciĩtagwo ngumbato, ona kana kũrĩ cairoko. Ona nyingĩ kana gũkomba mbeca kũrĩ bengi, nĩ wega mũno kũringithanagia, igoti rĩrĩa wĩtagio kana mbeca iríĩ wĩtagio, nĩgetha ũtuĩke wa gũkomberwo mbeca icio. Kaingĩ na kaingĩ, mũndũ nĩ athiaga akarora, harĩa aretio mbeca nini, kuona atĩ, ndũngĩthi handũ harĩa ũretio mbeca nyingĩ, nĩgetha ũkomberwo mbeca. Kuona atĩ mbeca icio, citingĩgũteithia, ona wakomba na wĩtio mbeca nyingĩ, mbere, ũtarĩhĩte na nĩ ũgacoka wĩtio ingĩ irĩa mũndũ acokagia nacio ũgĩcokia mbeca icio, ũgakora atĩ, nĩ ta ũrarĩha mbeca icio ci maita meerĩ. Koguo kaingĩ na kaingĩ, andũ aingĩ nĩ metikagia nĩ mambaga gũthi kũrora, na makona igoti rĩrĩa maretio ũrĩa rĩigana, nĩgetha mone kana nĩ makũhota gũkomba mbeca icio. Kuona atĩ no ũkombe mbeca icio, na wĩtio igoti inene, ona ciage kũhinga irĩa ũkũendaga, na ũndũ ũrĩa ũkũendaga kũhingia wage kũhinga. Tondũ, nĩ wetio mbeca, na wamba gũciruta wetha wetha mbeca ingĩ, wetereire ũnengerwo mbeca. Koguo nĩ irĩa wona, ũgakora atĩ wamba gũcokia harĩa ũkũrutĩte icio ingĩ cia igoti, na ũndũ ũcio ũkaga kũhinga ũrĩa ũkũendaga ona kĩrĩa ũkũendaga gũthi kũgũra, ona kana thũgũrĩ ĩrĩa ũkũendaga gũthiĩ gũkũ thĩiniĩ wayo, ĩkarema nĩ kũhinga, Nyingĩ kuona atĩ ũgĩcokia mbeca icio, no ũbatarĩkanaga ũcokie na igoti rĩngĩ, kana ũcoki na mbeca cia igũrũ igũrũ wa icio we ũkombeirwo. Ũgakora atĩ, handũ ha kuona bainda, ona nĩ hathara wathiĩ, no ta kũhorani wahorani mbeca ndũnona...

Kaingĩ na kaingĩ njĩra ya gũthurana nĩ njĩra ĩkoragwo ĩgĩbatara mĩerekere mĩeega kuona atĩ thutha wa ithurano nĩgũcokaga gũkaumĩra ngũĩ nyingĩ mũno. Kwoguo teknolojĩ ĩrĩa yũkĩte nĩĩkoretwo ĩgĩteithĩrĩria kuona atĩ nĩĩhotete gũkinyĩra andũ aingĩ arĩa makinyĩtie mĩaka kana arĩa mahetwo gĩbandĩ nĩgetha matwĩke a kwiyandĩkithia ta aikia a kura, nĩgetha hĩndĩ ya ithurano yakinya magatwĩka a gũthurana. Ũndũ ũcio nĩũteithĩrĩirie kuona ũũ atĩ nĩgũũkĩte macini ona kana komputa iria citũmĩkaga harĩ kwandĩkithia mũndũ ona maũndũ make moothe na ndeto na marĩtwa make mothe ona namba ciake ciothe cia gĩbandĩ cigekĩrwo handũ hamwe ona kwona ũũ atĩ ũndũ ũcio nĩũteithagĩrĩria mũno atĩ hangĩkorwo hena mũndũ woete kana wandĩkithĩtio ũikia wa kũra atĩ no athurane na arenda kũhenania atĩ ndandĩkithĩtio wathiĩ warora komputa-inĩ ĩyo ũndũ ũcio nĩũteithagĩrĩria mũno kwona atĩ no rĩtwa rĩake wĩkĩraga na wekĩra ĩgakũrehera kana mũndũ ũcio ana andĩkithio kana ndarĩ andĩkithio. Ũnduũ ũcio nĩũteithagĩrĩria mũno harĩ gũte kũgirĩrĩria ũici wa ithurano iria citu ci ci iria ci kũngĩkorwo na ũici wa kũrehe ngũĩ bũrũri-inĩ na bũrũri ũcio ũkaaga thayũ na maũndũ moothe magathũkana kwona atĩ bũrũri nĩũthũkangagio mũno na andũ aingĩ magakorwo magĩkua kwoguo teknolojĩ nĩĩteithĩtie mũno kwona atĩ nĩĩgiragĩrĩria ũici ũcio na ũndũ ũcio ugakorwo wĩ mwega mũno makĩria ona bũrũri ũkahota gũ kũgĩa thayũ ona ũgathiĩ nambere wega hatarĩ mũndũ ũkũona ũũru ona kana gũtarĩ mũndũ ũgũkua na ũndũ ũcio ũgateithĩrĩria mũno mũnonginya thirikari ĩrĩa ĩho ĩgatwĩka ya kwĩhokeka na andũ magakorwo makĩmĩe...

Haha thĩiniĩ wa mbica ĩno nĩ ĩroneka nĩ andũ methaĩte na nguo cia ũndũire mũno mũno makĩria ciĩkĩragwo thĩiniĩ wa ũndũire wa ũmaathai, ona nĩ aroneka ũrĩa arĩa mehaha nĩ mũthuri na mũtumia na maroneka mekĩrĩte nguo ihanaine kwona ona ũngĩrora nguo ciĩkĩrĩtwo nĩ mũthuri haha moko-inĩ ciĩna rangi wa nguo ĩrĩa ĩkĩrĩtwo nĩ mũtumia. Ona warora warora thutha wao nĩ ũrona hena atumia aingĩ mekĩrĩte nguo ta ici, na ũndũ ũyũ ũgoka orĩmwe meciria-inĩ atĩ ũyũ nĩ ihinda rĩa ũthoni, kũrĩa mũthuri athiaga kwa kurĩa mũirĩtũ wake aũmĩte, kũrĩ athoniwa ake ,agatĩka wa kũracĩria mũtumia wake indo iria etagio ta mbũri, kuona ũndũ ũcio nĩ ũteithagĩrĩria mũno, kuona atĩ nĩ wonanagia atĩ mũthuri ũcio nĩ ahete bamĩrĩ ĩyo ya mũirĩtũ gĩtĩo mũno ona agatwĩka wa gwĩtĩkĩra kũmenda na gũthiĩ kũmacokeria ngatho nĩ ũndũ wa kũmaciarĩra mw mũtumia wake. Ũndũ ũcio wĩkagwo kũringana na ũndũire wa orũrĩrĩ orũrĩrĩ, na kaingĩ na kaingĩ nĩ ũkoraga nĩ gũkoragwo na magongona maingĩ mekagwo kũo ona no kũnyuagwo njohi ta ĩrĩa ĩtagwo ya kũrathima mwana, na ũndũ ũcio ũgakorwo wĩ wa gũkenererwo, na gũgakorwo kũrugĩtwo iruga inene mũno ona ũndũ ucio ũgatũra wĩ wa kũririkanwo, na ũgatũma bamĩrĩ ĩyo ya mũthuri ũcio warĩkia kũgũrana ĩtwike ya kũheka gĩtio, ona mũtumia ũcio mwena akaigua atĩĩkĩte kuona atĩ mũthuri wake nĩ amũracĩria ona nĩ amũgũra. Na bamĩrĩ icio cierĩ cigakorwo cĩ cia gũka hamwe, cikagĩa ndũgũ nene na cigateithanĩrĩria maũndũ-inĩ maingĩ maria makoragwo kuo thĩiniĩ wa mũtũrĩre.

Kaingĩ na kaingĩ, kĩrĩa gĩtũmaga mũndũ akore nĩagũra kĩndũ atarĩ na mwĩcirĩrie kana kĩndũ atakoretwo, atagĩbataire mũno, rĩngĩ nĩ angĩkorwo mbeca icio enacio acionete na ũhũthũ mũno ona kana nĩ mbeca onete na njĩra atekũnoga mũno. Kuona rĩrĩa wona mbeca ũtakũnogera mũno kana mbeca iria cingagĩra orĩmwe thĩinĩ wa biacara iria andũ mekaga makona mbeca nyingĩ orĩmwe matikoragwo na ruo rwa mbeca icio. Na koguo kĩrĩa mekaga nĩmatwĩkaga agũcitũmĩra na kũgũra ngĩnya indo ĩrĩa mat citarĩ na mwĩcirĩrie ona kana ĩndo iria mategũbatie gũkorwo magĩcigũra hĩndĩ ĩyo. Na kaingĩ na kaingĩ ũngĩkora ũgĩka ũguo kana ũkĩgũra indo ici, hau thutha-inĩ nĩ ũcokaga gũkorwo wĩ mũndũ wĩna kĩgirĩko kĩingĩ mũno ũkĩyũria nĩkĩĩ wĩkire ũguo ona ũkeyũria ũgũrire nĩkĩ, ta kuona atĩ mbeca icio itituĩkaga ciagũikara mũno na nĩituĩkaga ciagũthiranga, na wona ciarĩkia gũthira, nĩ ũtwĩkaga wa gũthĩnĩka kana ũgacoka thĩĩna-inĩ ũria warĩ ho mbere, hau nĩho wonaga nĩ wekire mahĩtia kuona atĩ nĩ wagũrire kĩndũ kĩrĩa gĩtarĩ na mwĩcirĩrie kana kĩndũ gĩtabatarainie mũno ũkĩaga kũgũra kĩndũ kĩrĩa gĩabatarainie hĩndĩ ĩyo kana kĩrĩa mũndũ abataraga nĩgetha akorwo nakĩo nĩgetha mũtũrĩre ũthiĩ na mbere mahinda mothe.